Kito ne nyonchino met, ngaro pichait ni, agere karnok aeng che kakitonon, akotindoi sirutik che kakisir oloitokitok. Ko sirutik chu, ko kikisir ing' ole lel. Ako sirutik chu ko kikisir ing' rangiat ne tui. Ko ing tabanda nyi, komite suswek che mengechen, che maechen. Atya ko nginakte taban kidogo, agere kalabatit. Ko barakutab kalbatit, komite oret. Koboru kole oret, kobune biik anan ko pikipikisiek. Ko tabanutab oret, komite kot. Akomite eng' tabanutab kot, komitei ketik ole mechei ko timdo. Akomeche ko lekem, akoma lekem neoo. Ako ngaro barak, komomi bolik, agere kityo bolik che ng'eringen, ako lelachen.

ngaro pichaini ogere tekseet nee oo kot nekisoen nesoen bikaap catholic netamkossoen en betut tab chumombili lakini koroi kocham momiten kokwenyun missing amun kokwenyun kobiik chechang kobendi kanisa nobo chumomoss ng'ong'isupen biik kobek cheng'ering'en kobendi betutab chumobili kong'unon en korenyun kouii kenyor tegut anan kot neu nii nekikitech kouni amun koyonik chechang kobiik chebendi betut tab chumomos kong'unon kooi komotomiten kokwenyun.

Eng yu, agere chito nekatonon, akoboru kole katonon eng taitab biik komwochin biik ngalek. Ko chichi katonon, ko kelach klasok chebo konyek. Akomeche ko tui chichitok. Ako chichitok, kokanam kikondit ne kingalale sikemwaita logoiwek koitchi biik. Ako chichi ko kelach chepkulet ne ming'in, ako tindoi ngoroik che tuen. Ko ing tabanda nyi, komitei kitambaok, ako kitabaok chu, komitei um nelel, akomite che biriren. Ako tabandap kitambaok chu, koboru kole kakirotchi inat nemechei ko pusaliat. Ako ing kitambaet nelel, koboru kole mitei tainik che mengechen. Ako tainik chu, komeche ko nyalilen. Ako chichi tononi kokelach kiy ing katit, nemeche ko lel. Ako kokeny, ing um tait anan barakutab katit, ko kelach kiy neu rosalit ne kisae, koboru kole nii, ko chitob Jehovah

Tuguk chetos kiyai sikoib kibagenge eng kokwet, ko netai, ko yakakur chito kaumanet, yomeche komut lakwet sugul, anan komyoni chito, komeche chepkondok konyagee, kokure biik kobwa kaumani. Ko ng'unoo kotuitos biik eng kibagenge. Ko nebo aeng, ko ikorwek. Ngot ngochop chito ikorwet eng olinyii, kobwane biik chechang kotuitos biik, ako boibotu biik. Ako kengalaldos, kewale ng'alek che kingalali akobo kokwet. Ko nebo somok, sikotuyo biik eng kokwet, kobo komonut missing kekurkey, keng'alale akobo tesetaet ab kokwet. Kengololso, akobo kiy agetugul ne kimakchinkey, sikotebso biik eng kokwet, anan sikotestai kokwet eng ole eng ole maktaat, eng oret ne nyolunot

Ngalalet ak kibagenge, ing biik che ae kasi, anan biik chemii kapkasi, kochang oratunwek che keyae sikotebso bichu eng kibagenge. Ko kito netai, ko kararan yakekochi chitugul koae kasit nenyinet ing tabanut nenyinet ne makiteshin chi. Ko nebo aeng, ko kararan katuyoshek cho ketuitos, sikengalale bandab tai, anan kaimutiet age tugul ne kanyor chi age tugul eng kapkasi. Ko kokeny, ko kararan yo kiamishie eng kibagenge. Ko kararan keamisie kimasta agenge tugulu sikokon kibagenge. Amu ikochin biik tugul kongololso, komeiweike, ako mami chii, ne kelen oo kosir age amu katebe kimasta agenge, kwamisie eng kimasta agenge.

Boisoni, koboru kole boisetab kende anan kekochi koyagik kainaik, anan ko ki neu alamet. Ko um ko boisoni kobo komonut amu netai kotoreti kobor kole tanyi, ana kiyagik chu, kobo chi ne um chi. Ko nebo aeng, kotoreti yachang' kiyagik chechang'. Kotoreti sikenai kole pa ng'o. Ako kokeny, nebo somok, toreti um yokimeche kebe rutoi, ana yomi katunisiet, ko kiyagik cheuchu che kakinde alamet kouno kotoreti sikekoito kobo kap sandana, sikekon lakwet ne kakitun

Kerichek ab cholera, kenyoru eng sipitalishek tugul. Amakinyorchin kele itinye mogonjwetab cholera, ko lazima korok kepiman kenai kole kiyotok, anan mogonjwat notono neitinye. Kepimani korotik, kero kole tos itinye? Ko yapkenyor kole itinye mogonjwat notok, kekonin kerichek che kilugui, anan kerutchin. Ko mogonjwat ni cholera, ko kim kot amu mondoe biich aking'ung'u. Amu mondoe biich ne kimondoi koboto korotik, aking'ung'u kora korotik. Ako bore biich myani, ngot makinyaa eng kasarta. Ko nguno kebo sipitalishek tugul, kenyoru kerichek, maloochin. Amu ngot ko nekit sipitalit neng'ung'et inyoru kerichek.